Ngima kod rito. Ber mar pi en kuonde ma onge pi. Kendo kaka en gima duong' ne dhano kod le kaka ngamia. Tudruok gi kit oganda. Oparo kuom ngima mar jo wuoth, kata mag jokwath, ma ngamia nigi tich maduong' ahinya e tero gik moko kod yudo ngima. Bedo gi erokamano kod bedo gi muolo. Onyiso ngúono, horuok, kod tudruok e kind ji kod lee. Ranyisi mar Kinda. Ngamia nyiso kinda kod nyalo mar ngádo bura e chal matek. Tich mar dhano. Paro kuom ting marwa mar rito lee kod alwora. Bedo gi ngima mayot. Onyiso yo mar ngima, ma ngáto nyalo dak go mos, manigi fweny, manigi machiegni gi piny. Bedo gi rieko. Onyiso kaka itiyo gi rieko kendo gi luor, gi rieko matin e kuonde ma ngích. Gik ma itiyo, itimo pile ka pile. Oketo ler kuom ber ma ok ngích e tije ma pile ka pile ma rito ngima. Ranyisi mar roho. Okelo timbe mag lamo, luor,

Kunyo kuoyo, tich maduong' ma oriwo kunyo kuoyo kata golo kuoyo e buo got. Mano nyalo bedo gi lwedo kata gi masin. Yore mag tero, nyaka bedni ni etero kuoyo ka itiyogi gi gari manie eyoo machiegni. Ma nyiso ni nitie gik ma iting'o kata iting'o. Ketho piny, yor kunyo kuoyo mulo nyalo bedo ka ketho yien kod gik madongo e piny. Ahinya ahinya kaka yien nyiewo kata kaka lowo nyiewo. Bedo gi dhano kata tich, ng'ato ma nenore nyalo bedo gi tich kata rito site, choko kuoyo gi lwedo, neno kata nono nyalo bedo ni en ja dak e aluora, apis mar aluora kata ng'at makalo. Tiyo gi yoo, mo motoka kata jii nyalo bedo ka tiyo kod yoo mar nyiewo gik ma tudruok kata ma ok tudruok gi nyiewo mula. Nyalo ketho yien kaponi igolo gik ma oum yien mondo ochop e lum kata mondo.

Ee ayie, kido mar rieko ma ochiw. Netwak mang'eny ma ji duto tiyogo, nigi gik ma ng'ato nyalo ng'ado e wigi. Kata kamano, pod gin gi nyalo mar ketho weche mag ng'ato kendo donjo e mbui ma ok omiyo ratiro . Hisotira mar ketho data: ka ng'ato ma chiwo mbui osebedo gi ketho mag mbui, kata oseuso data mag jogo matiyo kode. Mano miyo yie bedo matin. Chike mag rito weche mag ng'ato: jomoko ma chiwo weche mag ng'ato, choko kendo keto weche mag ng'ato. Mondo otim go lendo kata mondo otim nonro. Kata ka giwacho ni gitito weche go. Gik ma osetimore kuom ng'ato owuon: gik ma osetimore chon kaka spam, wuondo kata akaont ma okethore, nyalo mulo kaka igeno mbui moro. Rieko mar sirkal: e kuonde moko, jotelo rito mbui. Ma dwoko piny ng'iyo mar jogo ma tiyo gi mbui. Program mag joma moko kod ratiro mag joma moko.

Piem mar chiro. Kuonde manitie e boma ohero bedo gi jogo mathoth machiwo simu ma ng'ato nyalo ng'ado ekindegi. Ma miyo nengo mag mwandu dok piny. Joma odak egwenge nyalo bedo gi gik matin ma ginyalo yiero, kata bedo gi ng'ato achiel. Ma miyo nengo mag gik moko medore. Nengo mag gik motudore. E bombe, nengo mag gedo mag mbui, kata tawa mag sel kod cable mag internet kinde mang'eny loso kendo oket pachgi ahinya. Ma dwoko piny nengo mar ng'ato ka ng'ato matiyo kode. Joma odak egwenge nyalo yudo pesa b mang'eny mag gedo mag piny. Ma tero ne jogo matiyo kodgi. Kinde mag mar oganda. Ebombe jogo machiwo simu nyalo keto pesa mag gi ewi kwan maduong' mar jogo manyiewo gik moko. Ka ipimo gi mano, bedo ni jonyiewo matin egwenge maok nyis ni pesa ma itiyogo ipogo ekind grup matin ma miyo nengo mag

Mae e kaka ne gitimo e kinde ka kinde. Timbe kod nyasi: jogo mane kelo koth ne timo timbe maler e kuonde moko kaka puothe maler, gode kata kuonde maler. Mane iyie ni nigi tudruok gi teko mag jodongo kata mag roho mane tayo koth. Chiwo kod chiwo: ne gitimo chiwo kaka cham, bel, chak, kata chiwo mag lee mondo giyud mor ne nyiseche kata roho mane giyie ni kelo koth. Weche kod lamo: ne isomo wende makende makelo koth. Wende kod lamo: ma kinde mang'eny ne itero kuom anyuola, ajuoga, mondo gikwa koth e yo mar roho. Tiyo gi gik maler: ne itiyo gi gik moko kata ng'injo, yien, kod ng'injo manigi tiende mag ranyisi e kinde mag lamo. Seche moko ne itiyo gi pi mondo onyis koth. Keto oganda kod neno gik machwo.

Ber mayudore kuom Sacco: yudo lon manyalo. Sakos chiwo lon ma nigi pesa matin ka iporo gi bengi. Ma miyo bedo mayot mondo iket pesa e pur, ohala kata somo. Kido mar kungruok ma owinjore: chiwo kido kinde ka kinde puonjo ng'ato bedo gi ritruok kendo gero ng'iyo mar pesa bang' kinde. Pogo ohala: jakanyo yudo ohala higa ka higa kaluwore gi kaka Sako tiyo. Kaka dwoko mar kano pesa, rieko mar pesa e kinde mantie gik ma nyalo timore mapiyo. Inyalo ng'iewo pesa mapiyo e kinde ma nitie gik ma nyalo timore mapiyo kaka tuoche kata chud mag skul. Dongruok mar ohala: loans koda pesa ma oting'o kuom saccos kinde mang'eny konyo ohala matindo kod gombo mag dongruok mag ng'ato owuon. Gima ohero: yudo loans ma ng'ato nyalo ng'iewo, nikech omiyo ji teko mar keto pesa e gigo ma gidwaro timo ma ok gipondho e obadho mag gowi.

Luoro mar obadho mag gowi, gowi mang'eny nyalo kelo pek mar chulo ahinya ahinya ka pesa ma iyudo ok ochung' motegno. Mano nyalo kelo parruok kod pek mag pesa mabiro kawo kinde malach. Riba mamalo kod kum. Ka chudo ok ochul, bengi kata sako nyalo ng'ado riba kata kum mamalo. Ma nyalo miyo gowi omedore mapiyo. Riski mar wito mwandu. Loan moko dwaro ni ng'ato obedgi mwandu kaka geno, kaka piny kata gikma itiyogo e ot. Ka ng'ato ma okawo ola ok ochul, ginyalo bedo e arita mar wito mwandu manigi nengo. Bedo gi wichkuot kendo bedo gi wichkuot makende. E gwenge mang'eny, ka ng'ato ok ochulo ola, mano nyalo ketho nyinge mare kendo miye ng'ato yudo wichkuot kata we wiye kuom ng'ato. Bedo gi adieri kuom kinde mabor. Ng'eyo weche mag pesa matin, sundo.

Iyudo kwe, nikech isekaw okang' kendo isechopo e lweti, ma kinde mang'eny en okang' mokwongo kendo matek moloyo. Bedo gi geno, bedo gi yie ni ng'ato biro neno wach mari kendo duoko maber. Luoro kata bedo gi luoro, ok ing'eyo kaka, wach mari biro yudore kata ka kony owinjore biro biro e kinde mowinjore. Omiyo omiya teko, tiyo gi technology mondo ichop e chuny nyi, miyi iwinjo ni nigi rieko kendo in gi kod teko. Bedo gi erokamano, ka jiduoko kata nyiso lamo mari, iwinjo ka iduoko erokamano kuom ng'uono go. Bedo gi luoro, lando chal mari e mbui ainya ainya gi joma ok ing'eyo nyalo miyo iwinj ka in gi luoro. Itudruok, iwinjo ni ok in kendi ainya ka ing'eyo ni inyalo chopo kuom ji ma ok ni machiegni kodi. Bedo e bwo bura, inyalo bedo gi

Mosogi gi luor, kinde duto mos jodongo ka itiyo gi weche manyiso luor, gi ranyisi kata gi nying, kaka mzee, shosho kata baba mondo inyis luor. Winjo rieko margi, migi thuolo mar wuoyo kendo winjo maber wechegi, rieko gi kod gik mane, otimore e ngimagi. Konyogi gi tije, migi kony e tije ma gitimo pile ka pile kaka ting'o gigo ma giting'o, ng'iew pi kata timo gik moko. Tiyo gi dhok kod dhoge manyiso luor. Wuo gi chuny mamuol kendo mamuol chuth, ka iweyo weche ma ok owinjore, kata maketho ng'ato. Miyogi thuolo mokwongo, yienegi mondo gidhi mokwongo e laini, gibed e kombe mabeyo moloyo kata mondo omi gichiemo kapok jomoko ochopo. Rito dwaro gi, limo gi kinde ka kinde, ng'i kaka gichalo maber, kendo imi gi kony sama gituo kata gin kendgi. Luor kendo miyogi chik chik giluor

Ti kod dhok mayot. Lere kaka itiyo gi weche maler, kendo maji tiyogo pile pile edhok, maji duto tiyogo mondo ji duto ong'e, nyaka nyithindo kod joma dongo. Nyis gik makonyo ewang'. Ti kod oboke, chart kata video mag nyisi kaka Malaria landore gi suna, kata kaka pi machilo mochilo kelo kut kuot, gik manenore miyo bedo mayot paro. Puonj yore manyalo tiyo, miyo yore maler kaka nindo ebwo mutoka ma oting'o yath mar nengo yien, oting' pi ma ochung' machiegni gi ot, los lwedo los lwedo log lwedo gi sabun ahinya ahinya kapok ichamo kata bang' tiyo kod ot mar ng'ato. Mar adek, ted chiemo maber kendo iketgi maber. Ti kod weche mag thieth mag oganda. Oloso thuolo e skul, kanisa, chiro kata chokruoge mag gwenge maji nyalo puonjoe penjo kendo nyiso gik mane oti...

Dho Kikuyu: dawari en gima swong' ahinya. Kama jo ot, jo odgi chiwo mich. Ma thothne gi dier pesa kata pi ma ng'ato nyalo tiyogo ne jo od, jo odgi. Nyasi mar arus nyiso kendo keto osimbo mogik mar keny. Gima onego owachi: oganda no keto ler kuom miyo ji luor, bedo gi winjruok e kinde jo ot, kod loso e yo mowinjore. Bende oriiwo anyuola duto, ma nyiso ni keny en wach ma ji otimo. Joluo: kendo oriwo nengo mar nyako. Ma kinde mang'eny itiyo gi pesa kata le, ma ichulo e okang' ma opogore opogore. Jo ot mar jalo nyaka penj ng'eyo kuom min nyako e kinde nyasi mar ayie. Gima onego owachi: joluo jiwo luor ne jo ot nyako kendo ber mar timo gik moko mos e kinde. Jo Masai:

Mae en list mar paro kod winjo ma abiro e pacha ka afuenyo ni simu mara ochung' kata bang' chudo. Gigi emabiro epacha. Mokuongo en bedo gi paro mopogore opogore. Ang'o momiyo simu mara pod ochung' bang ka ase chudo. Bedo gi parruok. Asetimo gik moko duto maber. Ma ok en tim makare ahinya. Luoro. Be chudo ne ochopo. Be ne aoro e namba ma owinjore. Bedo gi kiawa. Be ne apodho e tim mar ketho. Kata ne oro pesa ne ng'ato ma ok owinjore. Gima dwarore mapiyo. Onego agol simu ni jong'iewo kata duka sani. Mar auchiel, mirima. Ne onego giyud simu mara piyo. Bedo maonge kony. To ka aweyo pesa kata ka ok anyal tiyo kod simu kuom ndalo mang'eny. Kungr..

Bedo gi thuolo mar yudo hola. Ji mang'eny ok nyal yudo hola mag bank kata mag sacco nikech nikech onge gimoro maginyalo keto e geno. Bedo gi history marach mar hola. Kata nikech gik ma oketi matek. Oboke mamalo. Jomoko machiwo hola ng'ado pesa mang'eny ahinya. Ahinya ahinya, jogo maok chiwo hola. Ma miyo chulo hola bedo matek kendo ma kelo luoro. Yie mar loan mar oweyo. Kata ka oseyienegi, nyalo kawo thuolo malach ahinya mondo pesa go ogol. Kinde mag hola kata mag pidho nyalo kalo. Hola maok nyal gen. Jopur kod wuone mag hola matindo nyalo bedo gi luoro mar kawo hola nikech pesa magiyudo luwore gi yamo. Nengo mag chiro kata dwaro ma jonyiewo. Bedo ni ng'eyo mar pesa. Jomoko ok ong'eyo kaka onego gitim pesa maginyiewo, kaka onego gilos bajet, kaka ginyalo timo che...

Orito ngima. Chikruok mar thieth konyo e geng'o kendo thiedho tuoche, kendo duoko piny tho mag gik manyalo geng'o kaka Malaria, cholera kod tuoche mamoko. Okonyo duongruok mar weche yuto. Jomanigi ngima maber tiyo maber, puonjore maber kendo gikonyo ahinya eweche mag yudo mwandu. Ng'ato bedo gi ngima marach miyo tich jotich bedo matin kendo medo bedo jodhier. Ogeng'o tuoche manyalo pong'o piny. System motegno mag thieth nyalo fuenyo kendo geng'o tuoche manyalo landore kapok gilandore ahinya, kendo rito oganda duto. Oduoko piny pek ma joot nigo. Ka ng'ato oyudo thieth, mano duoko piny pek ma joot nigo. Ahinya ahinya ka ng'ato mo mawahero oyudo tuo, kendo dwaro thieth ma ng'ato nyalo yudo kuom thieth. Ojiwo bedo gi tim makare. Jiwo thieth maber ni ji duto, bedo nigin joma nigi mwandu kata jodhier, jodak e boma kata jodak mag gwenge. Miyo ng'ato ka ng'ato bedo gi tim makare.